ore ena kaitubului naa ekintumia toonkang'itie anaa mpuka nainosieki enkurma naa idung'u tolchamba niisuj nidung'udung nintokitokie te moti nibaraki ayierr apik eilata nipik shumbi oo ontokitin naayienyieki eyiarare nintumiaya ainosie orgali.

opre embaye nagira aasa tenapisha naa iltung'anak adolita loogira aasotu ee majani olchani ele oitainyieki majani naitumiay ayierie shai.

Ore embaye naitiship tene siai naa keyau eretoto naretito iltung'anak morruak lemeekure iidimataasake ate isaitin naa keret kuna ropiyiani kulo tung'anak midima aanoto enkurma nanya pee mitoki olameyu aiatanyamal ninche arashu inkilani naishop o endaa nanya.